baishoni eng kokwet kotarit lagook konakta eng lakwandi agoi chii neo , ago koraa tariti indendet konai tugun chebaa biik cheechen

kii ne nyone metinyu eng bichaini agere biik chemiten tuiyet eng kweyunywan komite chii ne ngalichin ichek neimuch ko kadoindet ab emeet , agere koraa kongalelen tuguk chebaa kamangut cheteche emet .

Sikeyor offisisiek ab SHA en kokwenyun kependii milelishek taman ak mut akoi inganaset neo nebo bomet olemiten offisisiek choton chebo SHA.